ore gym naa ewueji neesieki mazoezi osesen. Naa teniyieu niyas gym lasima peyie intayu enkata ino niasie pee emoku osesen, ore gym naa keret osesen nitadoyio enkiroshi ashu ilepunyie. Nitadoyio eh nkiloi teneponari, teneponari oleng' mmmh anaa enaishiakino itadoyio sii esapuko arashu eilata tosesen.

Ore ena naa esiai baasi tenkop nemetii olchamba loitosha. Indim atuuno imbuka anaa sukuma, spinach. Naa ore entoki e dukuya niindim ataasa , ing'as alo ningoru empeko, ore pee indip ainyang'u embeko ,ningoru ele puya, ore pee indip ainyang'u siininye olpuya, nigelu enterit nintushul we embolea ashu entulugumi. Niyau ore tembata enkaji ino ashu tolchamba liata aa kiti. Indim naa aitengena oltung'ani eneiko tenegiligil nepik inkulukuok, indim atuuno impuka.

Okay, ore oshi taata naake eetai orbaribara le express way, loipang' te Nairobi nelo mpaka Mlolongo, aa nipang' sii te taon. Negira ena swali aikilikuan kaji inko piisum oltung'ani eniko piitumia ina oitoi e internet e express way te simu ino enkoitoi nalelek. Ore ene dukuya naake ing'as naa adumu esimu ino nirony star, eight-ninteen hash, ni register. Ore ene dukuya naake itodolu balance, ore eniare balance o ropiani niata, ore eniare ore eniare naa tenimiata balance o ropiani, nenkitodol teniponaa iropiani apik entoki naji etc amu kigero naa. Tenijing' ine wueji e express way, kigero etc, mtc Ore eniare, ene uni ee nindim aing'ura list o nkaadi niata inoolong' tiatua mtc .Ore enionguan, naake kekintodol enkoitoi eninko tenipik iropiani metaa iyata enkad e etc. Neeku teneim eng'ari mee lazima piintashe alak. Eee ore eni ong'uan nindim aing'ura kebaa ng'arin naibung'are ina card ino ee...

ore kejo swali, kanyioo ngolikinot enkitubulunot onkera tolosho le kenya . ore nabo naa kaidim atejo osina ,ee lootae tolosho le kenya , meeta iltunganak mali naidim aitubulunyie inkera niaku ina engoloto edukuya. ore eniare naa moyiaritin , eetae imoyiaritin einoto , nainyieki enkerai eeta oonaatum era kiti ,naijo polio ashu kulie moyiaritin sapukin anaaemoyian esukari, kidim aitanyamala enkerai aa kiti nelaikino atubulu. ore enkae toki eare ee eetae enkidinga towuejitin naji anaa kibira , neyieu entoiwuoi nitubulu inkera ashu neisho netum inkulie kera kake etum naa meeta nafasi naitubulunyie enaduo kerai. ore enkae toki naa irkieek oitemerisho ,inepu intoiwuo naa keokisho oltasat , neokisho enkitok , ninepu ajomeeta time ashuaa esaa naitubulunyie enaduoo kerai sida. niaku kelo ninye amera neshukunyie ang teipa meeta esaa naboitare enaduoo kerai neaku ketumi naa engoloto te kitubulunoto enkerai.

Ore ena swali ,naa enebiashara, ashu oltung'ani oas biashara, egira aikilikwan eninko tenimpanga iropiyiani nonok. Ore enedukuya nadolta, naa ing'as aipanka ing'as aipanka ormushaara lino, litumito akiti oasapuk. Ore eniare, kamaa ele mushaara litumito, ekiidim ayaki loan ashu loshi tung'anak oishooyo esile, na amaa tenitum inasile, kanyioo entoki edukuya nipik e esipil aitaa entoki nikiidim ayaki e faida. Ore entoki eare, amaa ena sile niiwa, ah kanyioo kiaki, kaa biashara idim atipika pidim atushuko, etii niking'uikini faida.

Ore ene wueji naa, ewueji naasakinyeki iltung'ana le Kenya esiai, aingorakinye entoki naji enkipande, taduo teneini enkerai indim ainoto certificate e meinoto, Kore sii tene wueji indim ainoto license nirewie engari . Ore sii teinewueji ewuoi aaya ilkimojik aa finger print naa indim ainoto certificate e keeya oltung'ani tenepuku olbuket naa tenaaji sii indim aiputa taata ena certificate niindim ataasie esiai, e serkali anaa good conduct.